Ore mapendeleo naata nanu ipirta ena siai naa kisiidai amu etaa saa hizi kipimitoi ee enterit ele shamba. Ore piipimi enterit ele shamba, nedoli naa kebaa kebaa fertilizer arashu kebaa entulugumi naidim neyeu ele shamba, neeku naa kesidai ena naasitai amu etaa naa ketumi kedoli eneba entulugumi nayeu naa ore naake peedoli eneba entulugumi nayeu neponunui aapik ina tulugumi duo pee mitokini aapik esapuk arashu pee mepiki enkiti. Kisaidia sii amu ore ake peeku etipikaki naa ina tulugumi naake kesidanu naa olchamba ne ne neeku duo ne netum naa neeku ore pe peelotu metaa eewuo aisho naake eisho naa esidai nitayuni ntokitin kumok arashu nitayuni naa netumi endaa sapuk, idimi nepuoi aamir nitumiai ninye nai te ne nenyai ninye nai tiang' aitumia tiang', nepuoi aamir naaji ninye enkae netumi kulie ropiani naidim nai neponunui aasie enkae siai sapuk te naidim nai neponunui aitoki aunie enkae nkulie enkae enkae enkae daa sapuk arashu epuoi ninye aasie nkulie siaitin anaa naji enilo abolie enkae biashara, anaa naji enilo alaakinye nkera sukuul, enaa naaji akeyie enkae enkae siai naaji ake pookin niindim ashomo ataasaki kewon e biashara. Kake ke sidai ena oleng' amu kilepunye naa saai etaa saai kilepu endaa etasapuka saai endaa alang' oshi ake naa arashu etasapuka endaa naa alang' ee enda nkae amu tenkaraki naa ena netaa ketumitoi aadol eneba entoki napiki. Neeku neija ikununo.

Enetipat enabae tenkop aang amu ore ena na enkifugata olotorok ashu etipikaki lotorok ewoi petumoki ainoto enaisho na ore enikunakaki na keyawuaki nkidongi neponui apik olchani olchamba nai ake nepuoi aeniki nepiki enkiti toki naijo atraka naidim atuutu lotorok meetu inewueji ore peaku etijinga lotorok nitau enaisho neponunui atur baada olapaitin okuni ashu onguan neaky ore peaku eetuoki atur netumi enaisho na ore petumi enaisho indim oltungani ashomo aitumia tiang ashomo ainosa. Indim atipika shai indim ayawa nilo amir kisidai enaisho amu kisaidia oleng ketii nye nkulie moyiaritin naidim enaisho aisaidia neaku enetipat enatoki amu indik oltungani ainoto enaisho nindim ashomo ainosa nindim ashomo atimira na itum iropiyiani nilo aasie enasia pokkj

Ore tenanu na kesapuk enasiai ashu enamasai tenkop aang amu ore taa pajito kesapuk na kekumok kulo kiek oidimayu nitaunyeki kunatokitin kidimayu kitaunyeku ore pilo adung irkuti ngosil nilotu nintau kuna opit ashu kuna tokitin naitaunyeki enatoki ore ake pintau naijo nkienda nilo ake nilo aitau nijo kuna ore si kuba tokitin naironakino njo na lonito ore oshi yiol kira laramatak lonkishu oloondare neaku ekitum ilonito tesiokinoto oleng neaku kesapu enasia tenkop aang tenkaraki ore olchani oitaunyeki enatoki na ketii ore si anatoki ore sinye ilchonito na ekitum ake tesiokinoto neaku kesapuk enasia tenkop aang na keidai na kesapuk tenkop aang amu ore ake peaku inoto enatoki na indim ashomo atimira na kinyanguni si anaa entoki nanapieki ntokitin idol ajo orkiondo sapuk lenapieki saanini nenapieki nkulie tokitin kumok neaku kesapuk enasia tenkop aang

Ore embarta naitiship na idolita ajo farasini etipikai na kegira airemie ewoi sidai amu megira na aitoki eletungani aisho esiai ltunganak kumok meetu airemoki ewoi sidai amu mitoki eletungani aitumia ropiyani kumok ajoki ltunganak ootu eremokoki ashu aitumia ltunganak lelatia ajoki esaidiaki tenewueji eremokoki etudunua farasini enyenak neeniki ataa ninye openy ogira airem tenebo okuna farasini enyenak kisaidia kuna farasini amu kidim ashomoita ayaki enkare amu kenap ninche lolan sapukin ashu lolan oiroshi kenap ake ninche kuna farasini amu ataa kegira airem kegira airem enewueji esidai idok ake ajo kegira aitobiraa tenkaraki etuunokoki enagari nagira airemie neaku nejia ajo ashe

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa enkiteng' etang'oroki tene wueji naa enkiteng' ake ibung'aki sanasana ninye enkiteng napirr naa kibung'i ake neeni, Neeni enaalo naipirrta enaalo osesen nerri neeni duo kidogo kake pemeeni duo oleng' tenkaraki naa orgos pemegori nibung'i ore ake peeku ibung'a iltung'anak netumi ning'oru enkiti toki naijo embaye ore ping'oru enkiti toki naijo embaye neng'orr eng'ony ore ake peeku etang'oro ina ng'ony netumoki aioku osarge ore ele sarge neishori oltung'ani metooko tinewueji eton eirowua sanasana ninye naaji enaa entasat natoishe oltung'ani naaji naijo enkayioni natumurataki oltung'ani duo likae tung'ani naaji ake laijo naaji kemuoi nishori naaji metooko ilo sarge ore ake pewok ilo sarge naa kisaidia ilo sarge oleng' keshuku ninye naaji osesen ore enaa entasat natoishe naa kisho naaji menoto kule kumok te tenkaraki enkerai enye neku kisaidia oleng' ore sii enkiteng' naaji teneeku naa idipaki atang'orr naa kitokini ake aibung' ake sininye ina kiteng' neshukokini nei nitokini anuk enaduo wueji taduo naaji itumiae naaji epiki ninye naaji enaa oltaramasi nikonjini naaji aiken ake sininye ewueji arashu ikonjini ninye naaji ayen naaji tenkiti toki kake pemeyeni naa oleng' naa kitoki ake ninye eng'ony aitoki ashukunyie mitoki awo neku kisaidia ina oleng' amu mitoki naa enkiteng' keku naa inoto osarge naiduo liyieu nenoto sininye netu sii eye enkiteng' neku kisidai ena oleng' amu indim ake ataasa ata ishiu enkiteng'.